Ũrĩithia wa ng'ombe cia iria, nĩ ũndũ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega, nagwo nĩ ũragĩbatara ũmenyo wa gũkorwo ũkĩrĩithia ng'ombe ta ici, nĩ gũkorwo rĩu maũndũ nĩ magĩcenjetie mũno thĩiniĩ wa ũrĩmi-nĩ ũyũ, ona rĩu nginya gũkama ng'ombe ta ici, cĩgĩkamagwo na macini irĩa cigĩkoragwo cĩrĩ cia thitima, na cio macini ici nĩirabatara ũkorwo wĩna ũmenyeranu nacio kana ũgĩthomithĩtio ũhoro ũgĩciĩgiĩ, nĩgetha ĩgagĩkorwo atĩ, nĩũgũkĩhota gũkama ng'ombe ciaku na ũgakorwo gũkĩiga cĩrĩ theru nĩgũkorwo cingĩgĩkorwo cĩtarĩ theru kana kũngĩkorwo kwĩ na gĩko kũndũ ta gũkũ, ng'ombe ta ici no cirware mĩrĩmũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ya nyondo.

Irio ici cia mũthemba wa matunda ma njĩmu nĩ irio cigĩkoragwo igĩgĩkũra mũno harĩa mũico-inĩ wa mwaka, nacio irio ici, mũndũ agĩtuaga matunda maya mũgũnda-inĩ, ũgacoka ũkamathambia nĩũndũ matigagĩkorwo hihi makĩrĩ na tũtambi o ro tuothe kana mĩrimũ o ro yothe, na warĩkia gũgĩthambia ũgagĩkorwo ũkĩrĩrĩrĩa rĩkĩrĩ o ro ũguo nginya na makoro marĩo, nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩrĩ ithaka mũno, narĩo rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ itune thĩ-inĩ.

Rĩu maũndũ nĩ magĩcenjetie mũno harĩ ũrĩmi wa ng'ombe nĩ gũgĩkorwo rĩu ng'ombe ikoragwo igĩgĩkamwo na macini, ĩrĩa ĩgĩkoragwo igĩthondetwo ĩrĩ ya mĩrukĩ ya thitima, kana hihi ĩngĩgĩkorwo ndĩrĩ ya thitima, ĩgagĩ tũmĩra hinya wa solar, kana ĩgagĩtũmĩra hinya wa generator. Nacio macini ta ici, arĩmi nĩ magĩkoretwo magĩgĩthomithio ũhoro wa cio, nĩ gũkorwo macini ĩno nĩ ĩbataraga gũgĩkorwo ĩkĩrĩ na ũtheru mũingĩ mũno, nĩgetha ng'ombe ciaku itigagĩkorwo ikĩrwario nĩ macini ta ĩno. Macini ĩno nĩ ĩkĩhũthĩtie wĩra mũno nĩ gũkorwo rĩu mũrĩmi ndarĩbataraga gũtinda agĩkama ng'ombe ta ĩno na moko.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ, nĩ ũgĩkoragwo kwĩ na mahiũ mangĩ magĩkorwo magĩgĩtwo mũgoma na thenge, marĩa magĩkoragwo na bata mũno gũkorwo magĩtoma, nĩ magĩkoragwo magĩkĩendio na makarehera mũrĩmi mbeca kana kũrutwo magongona-inĩ, namo mahiũ maya magĩkorwo magĩakĩrwo gĩcegũ, nĩgetha magagĩtuĩka magũikara kũu, rĩrĩa magĩthiĩ makiuma rũru magakĩrĩa, magagĩũka magakĩhingĩrwo gĩcigo-inĩ ta kĩu, nĩgetha magagĩtuĩka ma kũrara kũu nginya rĩrĩa magagĩkorwo makĩhingũrĩrwo mũthenya ũngĩ, nĩgetha magĩtwarwo rũru rĩngĩ mathiĩ makahare.

Ũhoro wa ũrĩmi wa mahiũ ma iria nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno gĩikaro-inĩ gĩkĩ, nĩ gũkorwo arĩmi aingĩ iria ta rĩrĩ nĩ rĩo magĩkoragwo magĩkĩnyua rĩa cai kana ona rĩa gũkĩria irio ingĩ ta ngima. Ningĩ ciana citu no igibataraga igagĩkorwo ikĩheo ũrutani ta ũyũ, nĩ gũkorwo rĩu ti rĩrĩa rĩarĩ rĩa tene atĩ maũndũ no gĩthomo. Rĩu cigĩthomithagio maũndũ marĩ maingĩ, nĩgetha mwana ta ũyũ agagĩkorwo akĩmenya maũndũ ta maya, nĩ gũgĩkorwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ no ekore ekĩte maũndũ maya, nĩ mo agacoka kũrĩra mũtũrĩre-inĩ wake wa thutha.

Ũrĩmi wa waru nĩ ũgĩkoragwa na bata mũno nĩ gũkorwo waru nĩ ĩgĩkoragwo irio cia o mũthenya o mũthenya harĩ mũtũrĩre wa mũgĩkũyũ kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Nacio waru ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩo na irio mĩthemba mĩthemba, makĩria ya mothe nĩ cio ciagĩkimaga irio iria ciendetwo mũno gĩkũyũ-inĩ iria cigĩtagwo mũkimo. Waru ici nĩ igĩkoragwo cigĩkĩruga irio cia kĩrĩu ta chips iria igĩkuretwo igĩkĩrugwo rĩu kũndũ kũingĩ. Na ningĩ waru ta ici no ciagĩtukanagio na irio ingĩ cia mũgĩkũyũ ta gĩtheri nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩrĩo.

Ũhoro wa thogora ya manyeni nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega mũno, na ona gũgĩtuĩka manyeni maya magĩbataraga magagĩkorwo matuĩtwo kumana na mũgũnda-inĩ. Nĩ gũkorwo thogora ta ĩno gũkũ bũrũri-inĩ gwitũ, kana gũkũ rũrĩrĩ-inĩ gwitũ, kana thoko iria cikĩrĩ gwitũ, citikoragwo na ũhoti wa gũkorwo ikĩhehia nyeni ta ici. Koguo nyeni ici cigĩbataraga cigagĩkorwo ciumanĩte na mũgũnda, nĩgetha igagĩkorwo citakĩhohete kana itakĩũmĩte na ũgagĩkua nyeni iria ũrakĩmenya, atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kwendia ciothe. Nĩ gũkorwo nyeni itikoragwo na ihinda inene rĩa gũkorwo cigĩkĩanĩkwo gũkũ nja.

Ũhoro wa ũrĩmi wa nyeni nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩmi mwega ona gũgĩtuĩlka nĩ ũgĩbataraga mũgũnda ũgagĩkorwo ũharĩrĩirio wega. Nĩ getha nyeni ta icio harĩa cigũkĩhandwo hagagĩkorwo na tĩri mwororo. Naguo tĩri ũyũ ũgagĩcoka ũgagĩkĩrwo thumu kana hihi mborera ĩrĩa igĩkoragwo ĩkĩgũrĩtwo nĩ getha nyeni ta ici, cigagĩkorwo igĩkũra wega. Na igagĩkũra na ihenya na nĩ getha o mũndũ agagĩkorwo agĩthondeka mbeca kumana na nyeni ta ici nĩ gũkorwo nyeni nĩ ikĩrĩ thoko ya naihenya mũno na mbeca cia naihenya.

Matinga maya magũkĩonekana magĩkĩrĩma mũgũnda nĩ gũkorwo rĩu thikũ ici ũrĩmi muĩngĩ andũ matikĩrĩmaga na moko ngũngĩkorwo kwanja ng'ũndũ icio ni ng'ũndũ irĩa nene kana hihi ni handũ harabatara gũkorwo hakĩrĩmwo, na kũndũ kũnene andũ rĩu matũmagĩra matinga nĩ gũkorwo matinga nĩ mokire na makĩrĩ raithi, matinga maya magakĩrĩma mũgũnda ta ũcio magacoka omo magagĩkĩrwo kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩ gĩa kũhura harũ nĩgetha tĩrĩ ũcio ũgĩkorwo ũkĩrũtwo maboru marĩa makoragwo marĩ manene na ũgĩkorwo na mbũrũ nini irĩa mũmera ũkũhota gũkũra kũu.

Ũrĩmi wa ng'ombe irĩa cigĩkoragwo cirĩ cia gũkĩhingĩrwo, rĩu thikũ ici nĩ ũgĩkoragwo atĩ nĩ ũndũ wa ũnyihu wa mahuti, rĩrĩa gwakĩoneka mahuti kana rĩrĩa makĩrĩ maingĩ, nĩ makoragwo magĩthĩo mahuti ta maya na magacoka magagĩkĩrwo kĩrĩa gĩgĩtagwo silage marĩa makoragwo makĩohwo na mĩnyore ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩgũrĩtwo, mĩnyore mĩũmũ mũno ĩrĩa ĩtagĩkoragwo ĩkĩingĩria rĩera, mahuti ta maya magĩkĩragwo hau mĩnyore-inĩ ĩyo, magakindĩrwo na marĩkia gũkindĩrwo mũnyore ũcio ũgakĩohwo biũ, ũndũ ũtagũkorwo ũkĩingĩrĩa rĩera nĩgetha matigatuĩke ma gũbutha nĩ gũkorwo mahuti magĩbuthaga nĩ ũndũ wa gũkorwo gũkĩrĩ na rĩera na ũgunyu.

Ũhoro wa gũgĩkorwo andũ magĩkĩrera ngombe nini nĩcio cigĩtagwo tũcaũ, nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno nĩ gũkorwo nĩguo ũgĩkoragwo ũgĩtwarithia na mbere rũciaro rwa ngombe, na mũndũ wĩ ũrĩmi nĩ agĩkoragwo na mbeca rĩrĩa agũgĩkorwo agĩkĩrera ng'ombe ta ici na gũcoka gũgaciendia, kana gũcoka gũgakorwo nĩ ĩgakamwo, nacio ng'ombe ta ici, cigĩbataraga igagĩkorwo ĩgĩkĩheo iria na rĩu andũ aingĩ matikĩmĩongithagia kuma kũrĩ nyina wao, ĩgĩkoragwo ĩkĩheo iria handũ ndoo-inĩ, nĩgetha ĩgakĩnyuĩra iria rĩu hau, nĩgetha rĩrĩa wagĩthiĩ gũgĩkama kĩroko kana hwaĩ-inĩ, ndĩgagĩkorwo ĩgĩkũgia mũno ĩkĩenda kuonga harĩ nyina na ũgakorwo ũgĩkĩmĩthimĩra iria rĩrĩa ũrakĩmenya nĩ ĩrabatara kũringana na mĩeri yayo, o hau ndoo-inĩ ta ĩyo.

Ũhoro wa andũ gũkorwo magĩgĩkorwo makĩiga maĩ nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno, naguo ũndũ ũyũ andũ rĩu nĩ magĩkoragwo magĩgĩaka kũrĩa matangi ta maya magĩkoragwo makĩigwo kũndũ gathĩ-inĩ nĩgetha maĩ maya mangĩkĩambatio handũ ta haria nĩ magĩcokaga makahota gũgĩĩkũrũka mena hinya mũingĩ mũno na no makorwo magĩthĩ kũraihu mũno kũringana na ũrĩa tũrakĩenda magĩthĩ kana kũringana na ũrĩa mũgũnda wĩtũ ũgĩikaire. Naguo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ ũtaramu ũrĩa wakĩrehirwo rĩu thikũ ici nĩgũkorwo hau kabere-inĩ maĩ matiagĩkoragwo makĩigwo kũndũ igũrũ ũguo nomũhaka ũkorwo ũgĩkĩmaiga na hinya. No rĩu thikũ ici matangi maya makĩambatagio kũu igũrũ nĩgetha mũndũ ndagacoke gũtũmĩra hinya ũngĩ wa macini ĩngĩ o yothe rĩrĩa maĩ maya megũgĩthĩ kũrĩa maragĩbataranĩkania

Ũhoro wa arĩmi gũkorwo makĩrĩma indo ta ng'ondu nĩ ũndũ ũkĩri mwega nĩ gũkorwo. Nyama cia ng'ondu nĩ ikĩendetwo mũno iria igũkĩrĩo, ningĩ ng'ondu nĩ igĩciaranaga na ihenya koguo arĩmi rirĩa mekũrĩma ũrĩmi ta ũyũ wa ng'ondu macihingĩre kũndũ gĩcegũ-inĩ. Magagĩkoragwo magĩcihe mahuti marĩa makoragwo mathĩĩte na macini icio cigĩũkĩte cia gũthĩĩra mahiũ mahuti. Ng'ondu ta ici nĩ igĩkoragwo na bainda mũno nĩ gũkorwo nĩ cikĩongagĩrĩra kirũ mũno, na igagĩkorwo rĩrĩa ciragĩtua gũkĩendio igagĩkorwo na mbeca mũno.

Ũrĩmi wa mahiũ kana ng'ombe nĩ ũgĩkoretwo ũgĩthiĩte na mbere mũno, nao arĩmi aingĩ nĩ marakorwo magĩetha mahiũ ta maya ma ng'ombe. Marĩa magĩkoragwo kwanja makĩrĩ ma matũrĩ merũ na mairũ nĩ gũkorwo nĩ kwĩrĩkanaga nĩ makĩrutaga iria mũno namo mahiu ta maya nĩ makoragwo makĩrutwo gĩcigo-inĩ kĩmwe gũthiĩ kĩrĩa kĩngĩ na ngari, cia mũthemba wa mbikabu. Magĩthiĩ rĩu magĩkore mũrĩmi ũcio wakĩgũra agĩthiĩ nake akĩgerie gũkĩonjorithia akĩgeria kana nĩ egũkĩona ng'ombe njega cia iria.

Ũrĩmi wa kahũa nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩmi mwega mũno ona gũgĩtuĩka kũrĩ andũ magĩkoragwo magĩ ũtũkanĩa na mbembe nĩgetha magagĩkorwo makĩhota kũhũthĩra mũgũnda ũcio mũno, nagũo ũrĩmi ũyũ nĩ mwega nĩ gũkorwo mũndũ nĩ akĩonaga kahũa naoho agagĩcoka agagĩkĩhota gũkorwo akĩhota kuona mbembe ĩrĩa magũkĩria ta mbamĩrĩ yake kana ĩrĩa angĩkĩendia nĩgetha agĩcoke kũona mbeaca, nako kahũa gaka nĩ gagĩtũagwo gakĩrĩmĩrwo wega gagagĩtunguha gagatũo gagatwarwo kũrĩa ithĩinĩ cia kahũa nĩgetha mũrĩmi akeyonera kĩndũ.

Ũndũ ũyũ wa gũkorwo ũgĩkĩrĩma mĩmera ya nyanya nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmwo na mĩthemba mĩthemba, no rĩu andũ aingĩ nĩ makĩiyũkĩtie ũrĩmi ũrĩa ũgĩtagwo wa mĩberethi ya drip na ĩgagĩkorwo ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũgĩteithagia mĩmera ta ĩno gũkorwo ĩgĩkĩnyua maĩ kumana na gũkorwo atĩ mĩberethi ĩno ĩgĩkoragwo ĩgĩtũrĩtwo tũrima o harĩa mũmera ũkĩrĩ na gĩtina na kũguo maĩ maya matiũraga, no mũmera ũkĩnyuaga maĩ maya harĩa tũrimaĩnĩ tou direct na kũngĩgĩkorwo nginya mũmera ũyũ nĩ ũgũgĩbatara gwĩkĩrwo indo ta bataraitha, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩkĩrwo kou maĩ macio ma drip nĩgetha maĩ macio, magathiĩ o haria gĩtina-inĩ kĩa mũmera matekũra.

Rĩu thikũ ici nĩgũgĩũkĩte ũrĩmi wa mĩthemba mĩthemba nĩgũkorwo mĩgũnda nĩ yakĩnyihire. Nĩgũgĩkoragwo na ũrĩmi ũrĩa ũgĩkiragwo ũrĩ wa ngathĩ kana wa kũhandĩrĩra mĩmera kuma ngathĩ ĩmwe ngina ĩrĩa ĩngĩ na mĩmera ĩno ĩgĩũkaga ĩgagĩthondekerwo kĩndũ gĩgũgĩthĩ kĩhambĩte na ngathĩ, harĩa thĩ hagakorwo gĩthĩũrũrĩ kĩnene gĩgagĩkĩrwo tĩri, ũgacoka ũgagĩkĩra gĩthĩũrũrĩ kĩngĩ igũrũ wa kĩo, kĩrĩa gĩkĩnyitagwo nĩ kĩratathi kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ kĩũmũ mũno gĩa puracitĩki gĩa gĩthiũrũrĩ, ũgagĩkĩra gĩa kerĩ, na kĩo ũgagĩkĩra tĩri, na warĩkia gwĩka ũguo, ũgagĩkĩra gĩa gatatũ na kĩo ũgagĩkĩra tĩri, na gĩa kana ũgagĩkĩra tĩri, na gĩa gatano, nginyagĩa rĩrĩa ũrĩona atĩ gĩthiũrũrĩ kĩu nĩgĩakĩnyiha ũndũ ũtangĩka ũgĩkĩra gĩthiũrũrĩ kĩngĩ. Naguo, nĩ ũgĩcokaga ũgagĩitĩrĩria maĩ wega, nĩgetha ũgagĩcoka ũgakĩhanda mĩmera yaku ku tĩri-inĩ, ũrĩa ũgĩkoragwo ũnyitĩtwo nĩ ĩthĩũrũrĩ ta icio ũtagĩitĩkaga.

Rĩu thikũ ici nĩgetha mũndũ agĩcoke akĩhande mĩmera kũrĩa mũgũnda-inĩ gwĩtũ, nĩtũkoragwo tũkĩmerithia mĩmera ta ĩno ĩrĩ mĩnini, ĩgagĩkorwo ĩkĩmerete kũrĩa gũgĩtagwo gĩito-inĩ. Nĩgetha mĩmera ta ĩno ĩgagĩcoka ĩgagĩtwarwo kũrĩa mũgũnda-inĩ, nĩamu mĩmera ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩnini, nĩgetha ĩgĩkorwo ĩkĩroreka wega, ĩgagĩitĩrĩrio maaĩ wega na ĩkaheo mborera ĩrĩa ĩgĩtũmaga mĩmera ĩno ĩgĩkũre na ihenya mũno, na ĩgĩkũre ĩrĩ mũcacana na kĩndũ gĩgũgĩcoka gũtwarwo mũgũndai-nĩ gĩgĩkorwo gĩgĩtuĩka mũmera ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩtũciarĩra irio citũ.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo makĩrĩithia indo cia mũthemba mũthemba, nĩ getha cikorwo cigĩthĩo gũtuĩka irio cia mahiũ. Mũno mũno mahiũ marĩa tũkoragwo tũkĩrĩithia kũrĩa icagi-inĩ. Indo ta ici nĩ igunyũ iria ikoragwo igĩkĩrĩithio, nĩ getha igunyũ ici cigagĩkorwo cirĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgũgĩkorwo gĩkĩhe mahiũ maitũ protein. Na protein ĩno ĩgĩthĩagwo rĩrĩa igunyũ ici cigĩtukanagio na irio iria tũrakĩgũrĩra mahiũ maitũ. Kana hihi ũgagĩtukania na irio iria ũrakorwo ũgĩkĩhe indo ta thamaki kana ngũkũ, nĩ getha indo icio cigĩkorwo cigĩkĩona protein kuma igunyũ-inĩ ta ici.

Andũ anini nĩ maragĩbatara magĩkorwo magĩthomithio ũhoro wa ũrĩmi ũrĩa indo ta ici cigĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmwo na ũrĩa cito cĩgĩkoragwo ĩkĩharĩrio na gũkĩonio mĩmera ũrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩmera nĩgetha nao magĩtuĩke agũkĩũhĩga na magĩe na ũtaramu wa kĩrĩa. Rĩu ningĩ no ũgĩkoraga rĩu thikũ ici ũrĩmi mũingĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩmĩrwo maratathi-inĩ marĩa magĩkoragwo mathondeketwo ta manyũmba nĩgetha irio ta ici cikĩhote gũgĩkorwo ĩgĩkũra wega. Arĩmi nĩ magĩkoragwo magĩtukania mĩmera mwanya mwanya ta marigũ, mbembe, mboco nĩgetha magĩkorwo makĩrĩ na mĩmera mĩingĩ ya mĩthemba mĩthemba na magĩkorwo makĩrĩ na irio cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga nĩgetha ona kũngĩgĩtuĩka mũhĩrĩga ũmwe wa irio ndũragĩka wega magagĩkorwo mũhĩrĩga ũcio ũngĩ no makĩwendie na makĩone mbeca.

Rĩu thikũ ici nĩ gũgĩũkĩte ĩndo mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga iria arĩmi maragĩkorwo magĩkũria cia kũgeria gũkorwo makĩhũnĩrĩria irio cia mahiũ kana ĩndo iria ĩngĩ ta icio. Nĩgũgĩũkĩte mũmera ũrĩa ũragĩtwo azora ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkũra igũrũ wa maĩ, naguo mũmera ũyũ nĩgũgĩtuĩkaga nĩ mũmera ũgĩkoragwo na ĩndo nyingĩ mũno thĩinĩ waguo na koguo mũmera ũyũ nĩ ũtukanagio na irio ĩngĩ cia mahiũ kana irio ĩngĩ cia ngũkũ nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩtukanĩrio na irio ĩkaheyo cigĩtukanĩte hau, na ngũkũ ta ici kana mahiũ ta maya ma ng'ombe kana ma mbũri kana ona marĩa mangĩ magagĩkorwo magĩteithĩka mũno mĩrĩ-inĩ yao na magagĩkorwo magĩkũra mena hinya mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrakĩonania ũrĩa arĩmi magĩkoretwo rĩu atĩ to matirarĩma o indo irĩa twakĩũĩ cia hau gabere-inĩ marakorwo makĩrĩma rĩu nginya mĩtĩ ta ya makorobia nĩgetha makorwo makĩongerera ũmithio wa ũrĩmi na njĩra mwanya mwanya, indo ta ici nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrehe mbeca nĩgũkorwo mũtĩ wa makorobia ũmwe nĩ ũgĩkũraga makorobia mamwe maingĩ mũno nagũo ikorobia rĩu rĩgĩgĩcoka rĩgũrwo wega mũrĩmi nĩ akĩonaga mbeca nyingĩ mũno kũmania harĩ gĩtina kĩmwe kĩa mĩtĩ ta ĩno.

Rĩu thikũ ici maũndũ nĩmagĩcenjetie mũno na andũ nĩmagĩkoretwo magĩetha ũtaramu kana ũmenyo ũngĩ wa gũkorwo makĩrĩma indo, ta rĩu mboga nĩigĩkoragwo igĩkĩrĩmwo na njĩra hũthũ mũno ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya drip, no andũ magĩkoragwo magĩkĩambatia maaĩ magakĩmekĩra mĩtungi-inĩ kana tũmatangi-inĩ magacoka mĩberethi ta ĩyo ĩgakĩgerio kũrĩa mboga icio ikĩhandĩtwo nĩgetha maaĩ magagĩkorwo magĩkiuma okahora okahora magagĩthiĩ itina-inĩ cia mboga ta icio, maaĩ ta maya makĩrĩraithi nĩ gũkorwo o na ũngĩtua gwĩkĩra thumu waku mũndũ agĩkĩraga o hau maaĩ-inĩ macio ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ mũthemba wa mborera ĩrĩa ĩkĩgũragwo ĩkĩgũragwo thikũ ici matukainĩí, ũgakĩmĩkĩra hau ũgagĩkoroga nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩkĩingĩra maaĩ-inĩ macio na ĩgagĩthiĩ na mĩberethi ĩ yo nĩgetha mĩmera ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩra o hau, mĩmera ĩ no nĩĩgĩkũraga na ihenya mũno nĩgũkorwo hĩndĩ ciothe ĩkoragwo na ũgunyu wa maaĩ marĩa maragĩthiĩ na mĩberethi ĩyo.

Matumbĩ nĩgĩkoragwo kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩ kĩega mũno namo nĩ magĩkoragwo makĩrehe baida mũno harĩ mũrĩmi rĩrĩa egũkĩmendia kana ona gũkĩruga, nĩ gukorwo nĩ makĩrugaga ĩndo nyingĩ mũno. Matumbĩ makĩrĩyagwo ĩmera-inĩ ciothe ona gũgĩtuĩka nĩ makoragwo magĩkĩrwo ĩndo-inĩ ta keki kana ĩndo ĩngĩ ta icio ĩria ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtũmĩrwo maambũra-inĩ mwanya mwanya mũtũrĩre-inĩ wa mũgĩkũyũ nĩgũkorwo rĩu keki nĩ ĩkĩingĩrĩte mũtũrĩre-inĩ wa mũgĩkũyũ, na ĩgĩkoragwo ĩgĩcerekewa rĩrĩa akĩrĩ na magongona make mwanya mwanya. Nayo keki ĩno nĩ gĩkoragwo ĩrugĩtwo na matumbĩ maingĩ mũno. Ningĩ matumbĩ ta maya no magĩcokaga magagĩkorwo o mũthenya o mũthenya nĩ tũmonaga mataoni-inĩ maitũ nĩ andũ arĩa magĩkoragwo magĩtherũkĩtie matumbĩ ta maya na magagĩcoka magakorwo makĩũrũria na gũkĩenderia andũ.

Nĩgũgĩũkĩte nyenĩ cia mĩthemba mĩthemba mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga nĩgetha andũ magĩkorwo matirakĩhoka o rũnyenĩ rũmwe, nĩgũkorwo nyenĩ nĩ ĩgĩkoragwo na bata mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Nacio nyenĩ ta ici nĩ ĩgĩbataraga ũmenyererĩ mũno rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩcikua, kana ũgĩgĩcitua kuma kũrĩa mũgũnda-inĩ nĩgũkorwo citikĩendaga kũhihinywo, kana gũkorwo ĩgĩthũkangio mahuti nĩgũkorwo nyenĩ ĩkĩrĩyagwo mahutĩ. Na nĩ ĩgĩbataraga rĩrĩa ĩragĩkinya thoko-inĩ ĩgakĩoneka ĩkĩrĩ njega, nĩgetha ĩgakĩgucĩrĩria andũ arĩa maragĩkorwo magĩcigũra ona we mwenyewe nĩ ũkĩendaga ĩtigagĩkorwo ĩkĩrĩ na gĩko, koguo no mũhaka nyenĩ ici ũgagĩkorwo ũgĩcithambĩtie wega, no gakĩona atĩ citirakĩgĩa gĩko rĩrĩa cirabatara gũkorwo ĩgĩthĩ, gũkorwo ĩkĩrĩyo either kũu mĩcĩ-inĩ ĩtũ, kana ona gũcoka gũciendia.

Ũrĩmi wa ng'ombe nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩthemba, nĩ gũkĩrĩ ng'ombe irĩa ikĩrĩithagio, nĩũndũ wa iria, na no gũkĩrĩ ng'ombe irĩa igĩcokaga igakĩrĩithio nĩũndũ wa gũgĩkorwo igĩthĩnjwo, cigakĩuma nyama na ĩgatũhe indo ingĩ ta rũa. Ng'ombe ta ici nĩigĩkoragwo ikĩgũrĩrwo ta irio na ikahingĩrwo icegũ-inĩ. Na mũno mũno ikĩrĩithagio irĩ ndegwa, nĩgetha cigagĩkorwo cigĩtũhe nyama. Ningĩ cigagĩkorwo ciongerera kiro ta ici, cigagĩkorwo cikĩendeka cirĩ ng'ombe nene mũno na irĩa igagĩcoka cirehere mũrĩmi mbeca nyingĩ mũno.

Indo ici cigĩtagwo ngonjeti kana kiukamba nĩ igĩkoreagwo irĩ njega, nacio mũndũ agĩkoragwo oũgĩbatara gũkorwo ũgĩgĩthambia. Wa kĩrĩkia gũgĩthambia ũgacoka rĩu ũkoya kahiũ gaku ũgakĩrenganga tũnini tũnini, kũringana na mũthemba wa irio iria ũrakĩruga. Na wakĩrĩkia gũgĩthambia ũgacoka ũgagĩtukania hihi na nyeni kana indo iria ingĩ ũragĩkorwo ũgĩkĩruga ta icio. Nĩ getha cigĩtuĩke ciagũkĩongerera ũgima wa mwĩrĩ, kana igĩtuĩke ninge ciagũgũteithia mwĩrĩ-inĩ waku hĩndĩ ĩrĩa ũgũgĩcirĩa nĩgũkorwo nĩ ikĩragwo nĩ ikĩhonagia mĩrimũ mwanya mwanya.

Ĩndo ĩria cĩgĩkoragwo cigĩgĩtwo ta hoho kana nicio cigĩkoragwo cigĩtwo ta cucumber kana nicio hihi rĩngĩ na rĩngĩ andũ angĩ magĩũkaga magaciĩta ngonjeti, ĩndo cia mĩhĩrĩga ta ĩno nĩ ĩgĩbataraga ũmenyererĩ mũnene mũno nĩgũkorwo nĩ ĩkoragwo ĩgĩgĩthũka na ihenya na ti ĩndo cia gũgĩtũra mũno. Nyamũ ici nĩ ĩgĩbataraga cigagĩkorwo ĩgĩtuwo ĩgagĩkĩrwo kĩrĩti-inĩ o wega o kahora ĩtegũkĩgũithanio kana gũkĩhihinyanio kana gũkĩgũthithanio nĩgetha ĩtigagĩkorwo ĩkĩmotoka nĩgetha ĩgagĩkinya thoko-inĩ cirĩgĩkorwo ĩrĩ njega otorĩa cĩgĩtuirwo kũrĩa mũgũnda-inĩ na ĩrĩkĩhota gũkorwo cĩkĩgucĩrĩria maitho na cituĩke cia kwendeka kũrĩ andũ arĩa makoragwo makĩgũra ĩndo ta ici.

Kĩndũ gĩkĩ kĩmacini ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩthĩya mahuti ma ng'ombe ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega mũno na nĩ kĩhũthagia wĩra mũingĩ, ona gũgĩtuĩka kwanagĩkĩrwo atĩ macini ta ici nĩ ĩgĩkoretwo hihi andũ rĩngĩ na rĩngĩ makĩona mĩtino nacio na magakorwo makĩrengwo ciara, kana hihi rĩngĩ ona guoko. Naguo macini ĩno yakĩhota gũkorwo ĩgĩthondekwo ũndũ ĩngĩgĩkorwo atĩ ĩkĩrigicĩirio wega na ũndũ atĩ mũndũ ndangĩhota gũkorwo guoko gwake gũgĩkinya harĩa harĩ mabanga ta maya, nĩ ũndũ ũngĩgĩkorwo ũrĩ mwega mũno, nĩgetha andũ matigagĩkoragwo makĩrengwo moko kana ciara ciao. Ningĩ macini ta ĩno korwo no gũkĩhoteke ĩgakĩhũthagĩra hinya wa rĩera ũrĩa rũhuho, nĩguo ũngĩgĩkorwo ũrĩ wega nĩgũkorwo thitima nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩtũmĩra nyingĩ mũno.

Irio cia mũthemba ũyũ nĩ irio iria cigĩũkĩte rĩu thikũ ici cia gĩtaramu, nacio irio ta ici cigĩbataraga mũndũ agagĩkorwo ũkĩrĩ na kahiũ na hũma. Nĩ getha ũgagĩkorwo ũkĩrenga tũirio tũtũ tũnini tũnini natwo ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa o gĩtaramu. Nĩgũkorwo natũo nĩ tũirio trũkĩharĩrĩirio twĩ twega mũno, na nĩ tuirio tũkĩrĩ tuororo mũno. Tũtikĩrĩ na maũndũ maingĩ ciakĩrĩkia gũkorwo cikĩhũrĩtwo gĩthemba gĩkĩ, no kũrenga ũrengaga kanini gwa kanini ũkirĩanagĩria kĩndũ na kĩrĩa kĩngĩ.

Ũhoro wa gũkorwo matinga magĩkĩrĩma mĩgũnda-inĩ nĩ ũgĩcenjetie mũno, na mĩrao ta ĩno nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩthondeketwo kĩrĩu gũkĩringana na ũrĩa mahinda magĩcenjetie, na noguo rĩu ũragĩkora atĩ mĩraũ ta ĩno ĩrĩa yarĩmaga tene ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩtiga ibũrũ nene mũgũnda-inĩ, nĩ ĩgĩcenjetie, nĩ gũkorwo rĩu thutha wayo, ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩtwo mũraũ ũngĩ ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩhũra harũ, kuguo itinga rĩrĩ rĩkĩmaga na matirĩ macio kana mabũrũ macio na rĩgakorwo rĩkĩhũra harũ hau hau, ũguo mũgũnda ũcio itinga rĩu rĩkiuma hau ũgagĩkora nĩ ũkĩrĩkĩirio kũrĩmwo na gũkĩhĩra harũ.

Nĩgũgĩũkĩte ĩndo nyingĩ mũno ĩria ĩragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo thikũ ici ciagũkorwo ĩkĩhotithia andũ gũkorwo magĩkĩona mbeca kana hihi ona magĩkĩra irio inĩ ciao. Kamũtĩ gaka nĩgagĩkoragwo gagĩkĩnunga wega mũno ta thwiti ĩrĩa ĩgĩtagwo thwiti ya tropical. Nako nĩ kamũtĩ gagĩkoragwo gakĩendeka mũno nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo gagĩgĩkĩrwo irio-inĩ gagĩcinungia wega, kana hihi juici-inĩ kana hihi ona ĩndo inĩ ĩngĩ ta icio kana ona cai-inĩ. Nako nĩ kamũtĩ gagĩkoragwo gagĩkũra naihenya na nĩ gagĩkoragwo gakĩendetwo nĩ andũ aingĩ koguo nĩ gakĩendekaga onaĩhenya na gagakĩhe mũndũ mbeca.

Gĩtũngũrũ kĩa mahuti kana gĩtũngũrũ kia gwacĩ nĩ indo ĩrĩa igĩkoretwo igĩkũrio mũno hũkũ gwĩtũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa ũrugi mwanya mwanya no ningĩ, kũrĩma gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na baita nene mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩgĩkoragwo gĩgĩbataranĩkana nĩ andũ aingĩ mũno makĩrĩa andũ mũno makĩrĩa ya andũ a mĩkawa arĩa magĩkoragwo magĩkĩruga irio gũkũ mataoni-inĩ maitũ ,nĩ magĩkĩendete gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ gũkorwo nĩ makĩũgaga nĩ gĩkĩrĩ cama mũno na nĩgĩkoragwo gĩgĩcamia irio wega.

Ũrĩmi wa dripirrigation, ũgĩbatarga mũndũ agagĩkorwo agĩkĩhanda gĩtũngũrũ na raini wega, nĩgetha mũberethi ũcio wa drip ũgagĩcoka ũgakĩũgeria hau gatagatĩ wa itũngũrũ ta icio. Naguo mũberethi ũyũ nĩũkĩrĩ tũmarima, tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩitĩrĩria indo ta icio maĩ. Koguo nĩũgĩbataraga ũgagĩkorwo ũgĩtigĩthũkanĩtie ĩtũngũrũ icio na hihi ũtiganu wa biti ta ĩmwe kuuma harĩ raini nginya ĩrĩa ĩngĩ. Na hau gatagatĩ kau, nĩko ũgĩcokaga ũgakĩiga mũberethi ũyũ ũgĩtagwo wa drip, nĩgetha irio ciaku cigĩhote gũkĩnyua maĩ kuuma na hau.

Kĩgwa, nĩ irio iria igĩkoretwo irĩ cia Mũ-Gĩkũyũ kwa ihinda inene. Nakĩo kĩgwa, mũndũ agĩkoragwo agĩgĩkĩũnũra. Ũkonũra makoro marĩa magĩkoragwo marĩ ma igũrũ nĩgũkorwo nĩ momũ, nawarĩkia kũnũra mbũa icio, ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenganga kĩgwa kĩu tũrung'o tũrung'o tũrung'o tũnini tũnini nĩgetha ũkihote gũgĩkorwo ũgĩkĩrĩa, angĩgĩkorwo hihi magego maku kana thĩa ciaku citikĩrĩ na hinya. No ningĩ nĩgũkĩrĩ andũ arĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩa kĩgwa kĩu o ũguo na mbũa ciakio, magagĩkorwo atĩ gũtirĩ gũkĩũnũra, nĩgũkorwo magego mao makĩrĩ na hinya, kana thĩa ciao. Namagagĩkorwo atĩ akĩhiha ngogoyo ya kĩgwa, agagĩcoka agagĩtua ithanjĩgua rĩu thĩĩ, nĩgetha agagĩkorwo akĩrĩa irũma rĩu rĩngĩ rĩa kigwa ta gĩkĩ. Kĩgwa gĩkĩrĩ kĩndũ kĩega, no nĩgĩkĩendaga gũkĩmenyererwo makĩria mataoninĩ, nĩũndũ nĩkĩrehaga gĩko mũno, nĩũndũ wa makoni marĩa mũndũ agĩtuaga, arĩkia gũkĩrĩa kĩgwa.

Ũrĩmi wa matunda marĩa magĩtagwo ma thakame, nĩ ũrĩmi ũkĩrĩ mwega, nĩgukorwo itunda rĩrĩ nĩrĩkĩrĩ mbeca mũno. Narĩo itunda rĩrĩ, nĩrĩkĩendetwo mũno nĩ Andũ, na rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ na rangi mũtune. Itunda rĩrĩ, nĩrĩkoragwo rĩgĩkũra na ihenya mũno, o thima narĩo nĩrĩgĩkĩrĩagwo nĩ ũme mũno, na rĩgĩbataraga rĩgĩkorwo rĩgĩkĩrorwo mũno na maitho merĩ. Na rĩkĩhũrwo dawa ta ici cia ũme nĩgetha itunda ta rĩrĩ rĩtikahaie gũkorwo rĩgĩgĩthũkio nĩ ũme ta ũcio na twage maciaro.

Mũndũ ũyũ nĩ egũkorwo agĩkĩoneka agĩgĩtua macani na akĩoneka agĩgĩtua maya nĩ macani marĩa magĩtagwo caĩ, nĩguo tũkĩnyuwaga na rĩu mũndũ ũyũ agĩtua macani ta maya magĩcokaga magagĩtwara thũthaitĩ-inĩ kũrĩa macokaga magagĩthimĩrwo na kĩro nĩgetha magatuĩka agũkĩgũrĩrwo caĩ ta ũyũ. Nĩ ma kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩkĩega mũno nĩ gũkorwo rĩrĩa watua nĩ macokaga magakĩendeka naihenya mũno na koguo nĩ kĩndũ kĩa naihenya naihenya. Na mbeca cĩamo nĩ magĩkoragwo na mbeca nyingĩ mũno nĩgũkorwo gũtirĩ mũndũ ũtakĩnyuwaga caĩ na nĩ kĩndũ kĩrĩa manyuwaga marĩ aingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona kũgũra ĩndo ĩngĩ ta kahũwa.

Ndutura, nĩ nyoni iria igĩkoragwo ikĩrĩithio mũno nĩ andũ aingĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ ikĩrĩ ũthaka wacio rĩrĩa ikĩrĩ kũu mĩciĩ-inĩ, no nĩ gũkĩrĩ na andũ arĩa magĩgĩko magĩgĩcirĩithia irĩ ta irio, ona gũtuĩka ndũrĩrĩ icio ti nyingĩ gũkũ gwitu, andũ arĩa magĩkoragwo gũkũ gwitũ makĩigaga indo ta ici, magĩcirĩithathagia cirĩ kindũ gĩa ũthaka rĩrĩa gĩgũkioneka kũu mũciĩ-inĩ. Na andũ angĩ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩithia nĩũndũ wa ũdini tondũ nĩ igĩkoragwo gĩkirwo nĩgĩkĩrehaga bahati kana nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa gĩtũmagwo nĩ araika gũtũrehera ndũmĩrĩri iria njega.

Ũhandi wa ĩndo ta marigũ nĩũgĩbataraga mũndũ akorwo agĩtegũra ĩtegũ kana ĩrima rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩrĩ inene ũũ wega, ĩrima rĩa kuma ũ kĩndũ ta biti inya na biti ĩthatũ na ũriku warĩo ũgagĩkorwo ũgĩgĩtegũra ĩrima rĩa kĩndũ biti ta ithatũ narĩo ĩrima rĩrĩ nĩrĩgĩcokaga ũgacoka biti ĩmwe ya thĩiniĩ ũgagĩtukania tĩri na thumu ũrĩa ũgũkorwo ũgĩgĩkĩra gĩtina-inĩ gĩkĩ kĩa ĩrigũ na wakĩrĩkia gũgĩkĩra ũguo nĩ ũgĩcokaga ũgakĩoya ĩrigũ rĩaku ũgakĩrĩhanda harĩ biti ĩmwe ĩyo ĩngĩ ĩgĩrĩ ciatigara nayo biti ĩmwe ũgagĩthika na tĩri, koguo haha ĩgũrũ ũgagĩtigia biti ĩmwe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩngĩ rĩkĩiga maĩ rĩrĩa kwaura.

Ũkũria wa indo ta mababaĩ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo matunda maya nĩmagĩkũraga matakĩrĩ na maũndũ maingĩ maragĩkorwo magĩkĩmagiya. Na ningĩ itunda rĩrĩ nĩ rĩrĩ bata mũno nĩ gũkorwo mwana e mũnini kana mũndũ e mũnini thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ gĩkĩ nĩ kĩ o kĩndũ kĩambagia gũkĩrĩa gĩkĩrĩ kĩambere nĩgũkorwo nĩ kĩhũthũ. Gĩgagĩthĩyo na gĩcungi nake agagĩthiĩ akĩonetio gũkĩrĩa o kahora kahora. Mababaĩ matirĩ maũndũ maingĩ, makĩhandwo no magĩkũraga matakĩrĩ na maũndũ maingĩ ma mĩrimũ na nĩmagĩkoragwo na thogora njega mũno na mbei matiagaga.

Mbata ici, cigĩtagwo mbata cia kĩengei. Nacio mbata icio mũndũ agĩkoragwo agĩcirera, ũgagĩtũrĩkithia matumbi macio. Agacoka akĩrĩkia gũgĩtũrĩkithia, mũndũ nĩagĩcigagĩra maĩ na mĩharatĩ nĩgũkorwo nĩcikĩendete maĩ mũno. Nĩgetha igathiaga gwĩthambĩra kũndũ ta kũu ũguo, na nĩgetha igagĩkorwo igĩgĩkũra cikĩrĩ na gĩkeno na nĩgetha ikĩhote gũkĩrekia matumbĩ wega. Nĩ mbata igĩkoragwo ĩkĩrĩ njega mũno, nĩgũkorwo citikĩrĩ mĩrimũ na mbata ĩno ĩkĩrĩ nyama thaka mũno.

Rĩu mahĩnda-inĩ maya nĩ gũgĩũkĩte ũrĩmi wa ĩndo mĩthemba mĩthemba ta mboga ĩrĩa ĩgĩtagwo mboga ya gũcanũra na nĩ mboga ĩgĩthiyaga gũkĩhana ta ĩgũgĩtuĩka ta matharũ, ĩgakorwo ndĩgũkũmba ĩkĩũmĩte ta mboga ĩno ĩngĩ ĩrĩa tũkĩũĩ no ĩgĩkoragwo ĩrĩ mboga ĩbutĩkĩte mabuti nayo ĩgagĩkorwo nĩ mboga ĩragĩkorwo ĩkĩyiũkĩtio na ũnene mũno thikũ ici nĩgũkorwo nĩ ĩragĩthĩ ĩgĩtĩkĩrĩkĩte nĩ andũ aingĩ na ĩgagĩkorwo atĩ nĩ ĩragĩthĩ ĩgateithia mũno nĩ ũndũ wa gũkĩgĩa mbei njega ngina mĩkawainĩ ta ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩkawa ya hau ĩgaĩgũrũ ta ya atarĩĩ kana mĩkwa ĩngĩ ya mũthemba ta ũcio.

Nĩ gũkoragwo mbembe igĩkoragwo cio ciĩ cia marangi mwanya mwanya, nacio mbembe ici cikĩrĩ njega nĩ gũkorwo nĩ igĩkoragwo igĩtukanio na mĩtu ya mbembe ici ingĩ cigĩkoragwo irĩ njerũ. Na nĩ getha igagĩkorwo ikĩhe irio icio rangi mwanya mwanya na nĩ getha irio icio cigagĩkorwo ikigucĩrĩria andũ. Na andũ magagĩtiga gũkĩona ta ikirĩ njerũ mũno. Mbembe ici nyingĩ cia cio no igĩkoragwo igigĩciara wega mũno na igagĩciara mbembe nyingĩ na ndungũ na citikĩri mĩrimũ mĩingĩ, ya gũgĩtuĩka atĩ nĩ igũkĩgio rĩrĩa cikĩrĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ iragĩkura.

Nĩ gũkĩrĩ nyamũ nyingĩ igĩkoragwo ikĩrĩthio nĩ Mũgĩkũyũ cia kũruta mawĩra mwanya mwanya, no ningĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoretwo gĩkĩrĩithio mũno nĩ ũndũ wa gũkua mĩrigo, nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo ndigiri . Ndigiri nayo kana ĩrĩa andũ aingĩ magĩgĩtaga bunda, nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩthio nĩgethie harĩ ũkui wa mĩrigo makĩria ya gũkua maĩ kana ona nyeki kana ona indo iria tũrenda cigĩtwarwo kũndũ mĩgũnda-inĩ. Nao kĩumbe gĩkĩ nĩgĩkoragwo na ũhoti wa gũkorwo gĩgĩkua mĩrigo mĩritũ, na kĩumbe gĩkĩ gĩkoragwo kĩrĩ kĩega nĩ tondũ gĩtikĩrĩ maũndũ maingĩ na gĩtikĩrĩ ndwari na gĩtigĩkoragwo gĩkĩgia mũno nĩ gũkorwo kĩrĩaga o nyeki na gĩtikĩrĩ maũndũ maingĩ gĩgĩkoragwo gĩgĩbatara.

Kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo ndĩkĩendete mũno harĩ mĩthemba ĩno ya mbegu ta ici nĩ indo iria ikoragwo igĩgĩkĩrwo ũcũrũ-inĩ. Na cio nĩ tacio mũhĩa, njũgũ karanga na kana ta mbembe, nĩ gũkorwo indo ici rirĩa cia gĩtukanio cigagĩkĩrwo mũhĩa-inĩ nĩ ikoragwo igĩkĩhe ũgima mwega mũno wa mwĩrĩ. Na igagĩkorwo atĩ ona rĩrĩa gũkĩrĩ na heho, wakĩnyua ũcũrũ ta ũyũ, nĩ ũgĩkoragwo ũkĩigua ũrugarĩ wega mũno na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo atĩ ndũngĩkĩnyota.

Ũrĩmi wa indo ta makongo nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo ũrĩmi ta ũyũ nĩgũo ũgĩteithagĩa mũndũ agagĩkorwo akĩhota gũthondeka ndigi iria ciagĩkoragwo nginya igĩgĩthondeka indo ũgĩkũyũ-inĩ indo ta ciondo kana hihi magĩkoro makĩrĩmĩtwo makĩrĩ maingĩ nĩmagĩtwaragwo kũrĩa iganda-inĩ nĩgetha iganda icio ĩgagĩkorwo ĩgĩthondeka makongo maya magamatua ndigi, nacio ndigi ici nĩigĩkoragwo igĩgĩthondeka indo ta makũnia marĩa makoragwo magĩtumĩka gũgĩkĩra indo mwanya mwanya.

Irio ici cirakĩoneka ikĩhana kĩrĩa gĩgĩtagwo mbũrokori, na igagĩkorwo ikĩoneka ikĩrĩ na marigũ na nyama na mũcere. Nacio irio ici mũndũa kĩambaga ũgakĩoya maaĩ gĩcunjĩ kĩa ĩmwe harĩ igĩrĩ kĩa ũgahĩkorwo ũgĩkĩra mũcere, mũcere ni gĩcunjĩ kĩa ĩmwe na mo maaĩ nĩ mũcunjĩ wa igĩrĩ, ũgagĩkorwo ũgĩcamũra mũcere ũcio na ũgagĩkĩra cumbĩ. Wakĩrĩkia ũguo, ũgagĩkorwo ũgĩgĩkaranga nyama ciaku, ugagĩkĩra gĩtũngũrũ na wekĩra gĩtũngũrũ ũgagĩcoka ũgekĩra nyama ciaku kũu na nyanya nĩgetha igagĩcoka igakĩhĩa o ro wega thaburia ingĩ mwanya. Ũgagĩcoka ũkoya thaburĩa ĩngĩ mwanya ũgagĩkoroga ũgagĩkorwo ũgĩkaranga indo ta marigũ na mburokori na warĩkia gũgĩkaranga ũgacoka ningĩ ũgakĩoya ikorobia ũgakĩrenganga tũnini tũnini na ũgakorwo ũgĩkĩra thani taũrĩa ũrakĩonio.

Mbũri nĩigĩkoragwo igĩkĩrekio kũrĩa rũru-inĩ nĩgetha ĩgagĩkorwo ikĩharĩra nacio cigagĩkorwo ikĩrĩa mahuti marĩa makĩrĩ kũu kana nyeki ta ĩ yo. Nacio mbũri ta ici ciakĩrĩkia gũkĩharĩra nĩigĩcokaga ĩgagĩtwarwo ngũrũmo-inĩ kana ng'ondo-inĩ kũrĩa gũkĩrĩ na maaĩ nĩgetha mbũri ta ici igagĩkorwo ikĩnyua maaĩ nĩũndũ wa gũkorwo nĩigĩkoragwo ĩkĩnyota mũno rĩrĩa ikũu werũ-inĩ na ciarĩkĩa ũguo nĩicokaga igagĩtwarwo na mũciĩ kũrĩa ikoragwo ciakĩirwo gĩcegũ kũrĩa ihingagĩrwo.

Ng'ũndũ ĩno ĩragĩkorwo ĩkĩrĩmĩtwo wega na ĩgakĩoneka ĩcokete ĩgoka ĩkahũrwo harũ. Na ningĩ yakirĩkia gũkĩhũrwo harũ, ĩgakĩenjwo mĩtaro ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtũmĩka gũkĩhanda indo mwanya mwanya. Indo ta waru kana hihi ona rĩngĩ no ĩgĩkorwo ĩkĩhandwo indo ingĩ ta mboco, no rĩu ng'ũndu ta ĩno nĩ ĩrakioneka ta ĩrĩ noru mũno. Nĩ gũkorwo ĩkirĩ ngina na nyeki ĩrĩa ĩrakĩoneka ĩkĩũmĩire kũu nayo nyeki ĩyo yagĩbutha ĩgũgĩtuĩka thumu ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ irio cia mũmera.

Ng'ombe iria tũkĩrĩithagia gũkũ mĩciĩ-inĩ nĩ igĩkoragwo iri cia mĩthemba mwanya mwanya. Nacio ng'ombe ta ici rirĩa ciakĩgĩa tũcaũ nĩ tũgĩkoragwo tũkĩri tũmbe tũthaka na tũmbe ta tũtũ nĩ tubataraga tũgagĩkorwo tũgĩikara na nyina nĩ getha nyina ĩgagĩkorwo igĩciongithia.

Mũmera wa waru nĩ mũmera ũgĩkoragwo ũkirĩmwo nĩ arĩmi aingĩ mũno. Naguo mũmera ũyũ nĩũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩgũkorwo waru nĩ cikĩrĩagwo nĩ andũ aingĩ mũno na nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩo mũno gũkũ ũgĩkũyũ-inĩ. Waru nĩ igĩkoragwo irĩ njega na nĩ gũkĩrĩ waru mĩthemba mĩthemba, tondũ nĩ kũrĩ waru cia ndoo, cia ngorobu, nĩ gũkĩrĩ waru cia nderaciana na waru ingĩ cia mĩhĩrĩga mĩingĩ kũringana na ũrĩa mũndũ arakĩenda gũgĩkorwo agĩkĩrĩma, nĩ kũringana na mbeca iria agĩkoragwo ĩgĩkĩhe mũndũ kũrĩa thoko-inĩ.

Mbembe cia njino nĩcio ikoragwo indo ikĩrĩ na cama mũno na nĩ igĩkoragwo cikĩendetwo nĩ andũ aingĩ. Na cio mbembe ta ici mũndũ akioyaga mbembe cia mũkohoro iria njũa itakĩri nyũmũ, ũgagĩkorwo ũkĩũnũra makoro macio na wakĩũa makoro macio. Ũgagĩcoka ũgakia njiko yaku ũgakĩigĩrĩra rũtara igũru, na wakiigĩrĩra rũtara rũu, ũgakĩreka makara makorwo makĩgwatĩte wega na magĩkorwo na ũrugarĩ mwega. Na ugakiigĩrĩra mbembe icio ciaku igũru rĩa rũtara rũu, nacio mbembe icio ũgaikara ũgĩciroraga nĩ getha ikĩgĩe na rangi ũcio igĩkoragwo nacio. Itanagĩtuĩka ciagũgĩtuĩka wa rangi mũirũ tondũ igũgĩkorwo igĩgĩcura.

Ũhoro wa ũrĩmi nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũndũ mwega ona angĩgĩkorwo ona no ũrĩmi ũrĩa mũnini nĩgũkorwo ũrĩmi ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩteithia mũndũ harĩ kũona irio ciake cia o mũthenya ,na ũrĩmi ta ũyũ warũ ta ici ,itũngũrũ ta ici nĩigĩkoragwo ĩrĩ njega mũno ngetha mũndũ agakĩona indo irĩa agũkorwo agĩkĩria kana agũgĩkorwo agĩtũmĩra rĩrĩa arakĩrĩma ũrĩmi ta ũyũ ,nagũo ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũgĩbataraga mũndũ agagĩkorwo akĩrĩ na tũbeca tũnini twa gũkorwo akĩgũra mbeũ ya indo ta ici ,na hihi rĩngĩ na rĩngĩ tũmbeca tũngĩ tũnini twa gũkorwo akĩgũra mbataraitha ĩrĩa ĩgĩkĩragwo kũndũ ta gũkũ.

Mbũrĩ cia mĩgoma kana mbũri cia thenge nĩ igĩkoragwo irĩ mbũri njega na nĩĩgĩkoragwo cirĩ mbũri cigĩkoragwo cigĩgĩkũra na ihenya mũno nĩ gũkorwo nĩ gũkoragwo na mbũri iria igĩciaraga mahatha, nacio mbũri ta ici iria igĩciaraga mahatha nĩ ikĩingĩhagia roru na ihenya mũno. Mbũri ici nĩ igĩkoragwo irĩ njega nĩ gũkorwo atĩ, o na nĩ igĩkoragwo na nyama njororo mũno na igakĩendeka nginya mabutchery-inĩ rĩrĩa igũgĩthiĩ gũkĩendio nĩgetha igĩthiĩ igagĩthĩnjwo. Ningĩ mbũri ici no ikĩrĩ magongona maingĩ ikĩrutaga ta rĩu mũndũ angĩtuĩka nĩ akũhika gĩkũyũ-inĩ, nĩ agĩtagio mwatĩ na harika.

Ũrĩithi wa ng'ombe nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩithi wa mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga. Gũkĩrĩ ng'ombe iria ikĩrĩithagio nĩ ũndũ wa iria, gũkĩrĩ iria ikĩrĩithagio nĩ ũndũ wa nyama na njũa. Na cio nĩ tacio ng'ombe iria igĩkoragwo irĩ ndune ũgakiona ng'ombe ĩyo atĩ ĩkoragwo ĩgĩkĩrĩ nginya nĩ ta ĩrĩ na iguku. Ng'ombe ta icio ũngĩgĩciona ũgakĩmenya irĩithagio mũno mũno nĩ ũndũ wa ũrĩithia wa nyama na hihi ũngĩgĩkorwo nĩ ũgũkinyĩrira, nĩ irĩithagio nginya nĩ ũndũ wa njũa ciacio. Iria igĩthondekaga indo itiganĩte ta mĩhuko ya airĩtu kana ngina iratũ.

Ng'ombe ĩgũkĩoneka ikĩrĩ noru nĩ ũndũ wa ng'ombe hihi ici cigĩkoragwo irĩ ng'ombe cia gũgĩthĩnja, ng'ombe ta ici noru cigĩkoragwo hihi igĩkĩendio cigagĩkorwo cigĩgĩthiĩ gũgĩthĩnjwo nyama hihi igakĩendio mabucirĩ-inĩ kana igakĩendio macukuru-inĩ kana igakiendio macukuru-inĩ kana kundũ kũrĩa kũngĩ gũgĩkoragwo andũ makĩrĩa nyama kwa wĩingĩ, ningĩ ona nĩ kũrĩ iganda ihĩngũrĩtwo cia gũkorwo ikĩendia ng'ombe ta ng'ombe ta ici cia nyama nacio ng'ombe ta ici nĩ ĩgĩkoragwo na baita nene mũno nĩ gũkorwo ng'ombe ya nyama nĩ ĩgĩkoragwo ikĩgũrwo goro mũno tandũ ĩgũragwo na kiro ciayo.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ wa ng'ombe iria igĩkoragwo irĩ ndune nacio nĩ cigĩkoragwo cikĩrĩithio mũno mũno nĩ ũndũ wa nyama. No ng'ombe ici no ikĩrutaga iria rĩ nini ona gũtuĩka citikoragwo ciĩkĩrĩirwo mũno nĩ ũndũ wa iria ta iria cia matũri. Ng'ombe ici rĩrĩa ciakĩgĩa twana nĩ tũgĩbataraga tũgagĩkorwo tũgĩikara na nyina ciao, nĩ getha tũgakorwo tũgĩkĩonga na nĩ gretha twana ta tũu tũtigakĩhome. Na tũgakorwo tũgĩkĩnyua iria wega na nĩ getha tũgakorwo tũgĩteithĩka maicai-inĩ, nĩ gũkorwo tũngĩkĩhoma no twage gũkorwo tũgĩkũra wega.

Ũhoro wa gũkorwo ng'ombe igĩkĩrorwo nĩũndũ wa tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũgĩgĩcirĩa, nĩ ũhoro ũgĩkoragwo ũrĩmwega, nĩũndũ gũkorwo tũtambi ta tũtũ tũngĩkĩaga gũkĩrorwo, nĩtũrwaragia ng'ombe ici ngaĩ na ciaya gũkorwo ikĩrĩ na mathĩna mũno tondũ ngaĩ nĩyũragaga ng'ombe naihenya mũno. Ngũha na kana tũngũngũni tũrĩa tũkoragwo tũkĩrĩa ng'ombe, tũhũragwo ndawa ta ĩyo, ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩkĩrwo mbombo-inĩ, nacio ũgagĩcoka ũgakĩhũra ng'ombe ta icio onagũgĩtuĩka maũndũ nĩmagĩcenjetie mũno rĩu, nĩgũkĩrĩ ndawa iria igĩthecagwo rũũa-inĩ nĩgetha ng'ombe ta icio igagĩkorwo igĩkĩhona na nĩgetha itigagĩkorwo igĩkĩrĩo nĩ tũtambi ta tũrĩa.

Ũrĩithia wa mburi nĩ ũgĩkoragwo wĩ mwega nacio mburi ta ici nĩigĩbataraga gũkorwo ikĩrorwo mũno rĩrĩa iragĩciarana na ĩgagĩkorwo ikĩrorwo gwĩ indo ĩria ingĩ ingĩkorwo ta mĩrimũ hihi na mburi ta ici ni igĩkoragwo ciri na thogora ũgĩkoragwo ũrĩ igũrũ mũno rĩrĩa mũndũ agũgĩciraithia nĩ gũkorwo no mũhaka ũgĩciandĩkĩre mũndũ wa gũkorwo agĩcirĩithia, na rĩngĩ na rĩngi mahuti nĩ magĩthiaga magakĩaga na ĩgagĩkorwo atĩ rĩu no mũhaka ũgĩkĩgũre mahuti kana ũgĩtuĩre mbũri ta ici ,no ningĩ mbũri ta ici no ikĩrĩ baita yacio nĩgũkorwo citikĩagaga agũri rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩ cia kĩgĩmara.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ mangĩona ta mateta mao, mawoni mao matarakĩiguo nĩ atongoria ao, mũnomũno thirikari, nĩ makĩyumagĩria nĩgetha magagĩthiĩ gũkĩgeria gũkĩtetera ihoto ciao nĩgetha matigakĩae gũkĩhinyĩrĩrio. Ta rĩu kũrĩ hĩndĩ mbeũ nini rĩrĩa ĩgĩĩtagwo GENZ, nĩ yeyumĩria mabarabara-inĩ nĩ gũkĩona ta thirikari yao ĩkĩmahinyĩrĩria na ĩtarakĩigua mawoni mao na matanya mao marĩa magĩkoragwo magĩgĩtanya na magakĩandĩkithia harĩ finance bill ĩrĩa yakĩrĩ kuo.

Thĩinĩ wa bũrũri wa kenya nĩgũkĩrĩ mĩthako mĩingĩ mũno ĩrĩa andũ magĩkoragwo magĩthaka no mũthako ũríĩ ũkĩũĩkaine mũno na andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩire nĩ mũthako wa ihenya nĩgũkorwo nĩ ũkĩrehagĩra bũrũri mbeca nyingĩ mũno na ona andũ ta aya rĩrĩa magĩtuĩka nĩ magĩthiĩ na magĩcindana mathako ta maya, nĩ makĩheyagwo mbeca igĩkoragwo irĩ nyingĩ mũno nao magagĩkorwo na ũhotani mũnene nĩgũkorwo atĩ nginya ngumo ya bũrũri witũ nĩ ĩgĩkoragwo ihũnjĩte mabũrũri-inĩ ta maya, mĩthako ta ĩno nĩ ĩgĩkĩrĩirwo rĩu mũno bũrũri-inĩ nginya kũrĩa gũgĩthondeketwo macukuru makũgerĩa gũkorwo magĩthomithia andũ ũhoro wa mĩthako ta ĩno.

Thiku ici maũndũ maingĩ nĩ magĩcoketio na nenda-inĩ rĩu mũndũ akĩenda kũgũra kĩndũ akĩingĩraga o nenda-inĩ nĩgetha agagĩkorwo akĩona kĩndũ kĩrĩa aragĩkĩenda kũu nenda-inĩ na agagĩkorwo agĩgĩtia nake akĩrĩkĩa gwĩka ũũ nĩ hagĩkoragwo mũndũ ũrĩa ũgĩcokaga kũmũrehera mũrigo ta ũcio nake agagĩkorwo akĩrĩhira kũu nenda-inĩ na ũtũngata ũrĩa ũgĩkoragwo kũo wa mĩthemba ya thimũ ĩrĩa igĩtagwo E-service, nayo mĩbango ta ĩno nĩ ikoretwo na kambuni nyingĩ mĩthemba mĩthemba na mĩbango ta ino nĩ iragĩteithia mũno harĩ gũkorwo ĩgĩkinyanĩrĩa andũ gũkorwo makĩgũra indo mũndũ arĩ o gwake mũciĩ.

Nĩ gũgĩkoretwo gũkĩrĩ na wongerereku mũno wa andũ arĩa anini makĩgeria kuonjorithia, makĩgeria kuonjorithiambiacara cio. Mbiacara imwe ta ici nĩ gũgĩkorwo makĩenderia andũ matumbĩ ma mboirũ kana smokie iria cigĩkoragwo cithondeketwo na nyama ya ngũrwe. Na cio irio ta ici mũndũ agĩkoragwo agĩthiĩ agakĩrengerwo smokie ta ĩno, wakĩrengerwo ũgagĩcoka ũgagĩkĩrĩrwo nyanya kana gacumbari karĩa andũ acio magĩkoragwo makĩrengarengete, nĩ getha ũgagĩkorwo ũkirĩanĩria.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩnyitana nĩgetha magĩke ũhoro wa gũgĩkorewo magĩtheria hihi matũra-inĩ kana kũndũ ta mĩkawa-inĩ kana kũndũ icigo-inĩ ingĩ ta ici. Nao andũ nĩ makĩnyitanaga magagĩũka magagĩetha indo ta réki na makonia na indo iria ingĩ ta icio na ihato. Mũgagĩthiĩ mũgakĩhata kũria gũkĩrĩ na mahuti ta maya na mwagithiĩ mwakĩhata mahuti ta maya mũgagĩcoka mũkamacokanĩrĩria. Mũgakĩneana magĩthiĩ magagĩteo kũrĩa magĩkoragwo magĩgĩteo. Kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ magagĩtwarwo mĩgũnda-inĩ akorwo gũkĩrĩ na mĩgũnda magagĩthi magagĩtuĩka thumu angĩgĩkorwo matikĩrĩ na mahuti mangĩ ma mĩthemba ĩngĩ tiga mahuti ma mĩtĩ.

Ũhoro wa gũgĩthondeka ngari, nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩirwo rĩu, na nginyagia nĩ ũgĩkorewto wingĩrĩte nginya mwena wa airĩtũ, airĩtu nao magakorwo matigĩtigatwo na thutha harĩ ũhoro wa gũkorwo magĩtũika mekanika, nĩ agĩthiaga cukuru magagĩthoma ũhoro ta ũyũ magagĩcoka magagĩoka kũrĩa ngari ta ici cikoragwo igĩthondekerwo kũrĩa mataoni-inĩ kana icigo-inĩ ingĩ cia bũrũri ta icio ,magagĩkorwo makĩnyitana na andũ arĩ angĩ magĩkoragwo kũu magakĩonio wĩra ũcio na kinyi na magagĩtuĩka agũgĩthoma na gũgĩtuĩka nĩ makĩmenya gũgĩthondeka ngari ta ici.

Thigari nĩ igĩkoragwo na wĩra wa gũkorwo igĩgĩcokia ũgitĩri kana rĩrĩa gwa kĩhana ta andũ makĩgĩa na mirũrũngano cigagĩthĩe kũndũ ta kũũ nĩgetha ikĩhote gũkĩhoreria andũ ta acĩo na nĩgetha maũndũ ta macio magĩkorwo makĩhorera na bũrũri ndugagĩthũke, nagũo thigari nĩ ikĩnyitaga andũ ta acio igagĩcoka igakĩmatwara o kũũrĩa stationinĩ cia thigari, nĩ getha magagĩtwĩka a gũgĩthitangwo kana magagĩtwĩka a gũkĩhĩngĩrwo kũũ ngĩnya rĩrĩa maũndu ta macio marĩgĩkorwo makĩhorera.

Ciana iria igĩkoragwo ikĩrara kũrĩa mataũninĩ nĩcio ciĩtagwo cũkũra kana ciana ingĩ nyinyi ta icio, nĩ igĩkoragwo na mathĩna maingĩ mũno rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩciagĩa ciana otacio nĩ gũkorwo atĩ thikũ ici itigĩgĩkoragwo ĩgĩteithio nĩ andũ kana nĩ thirikari na nĩ ciagĩtiganĩirio mũno. Na ciana ici rĩmwe nĩcigĩkoragwo irĩ hũtu na ciana cia ciana ici igakĩrara irĩ o hũtu na magagĩikara o kũu mataũninĩ kũu baranda-inĩ cia manyũmba makĩrĩ na mathĩna maingĩ mũno.

Kanjũ nĩigĩkoragwo na mawĩra maritũ magũgĩkorwo ikĩiga taũni ici ikĩrĩ theru na maũndũ mangĩ ta macio. Nacio kanjũ ta ici, nĩigĩkoragwo ikĩhetwo ngari nĩgetha andũ arĩa hihi mangĩgĩkorwo magĩkĩaga gũgĩtĩa watho magagĩkorwo atĩ nĩmarakĩnyitwo nĩ kanjũ ta aya na makĩnyitwo magagĩtuĩka agũgĩtwar igoti-inĩ nĩgetha magagĩtuĩka agũgĩthitangwo na igoti rigakĩmatuĩra mbeca iria magũkĩruta nĩgetha taũni ciitũ cigĩikare cikĩrĩ njega na ikĩrĩ bangĩku wega.

Thirikari nĩ ĩgĩkĩrĩte ũtungata mwĩngĩ mũno gũkũ nenda-inĩ, nagũo motungata ta maya nĩ ta marĩa ma kwandĩkithia kambuni ta irĩa ciĩtagwo sole proprietorship ĩrĩa ĩkoragwo nĩ ya mũndũ kĩũmbe, kambuni ta ici mũndũ angĩingĩraga kwa E-citizen ũgakorwo ũkĩingĩra kũrĩ akaunti yaku, na waingĩra akaunti yaku ũgaoka ũgagĩkorwo ũkĩyandĩkithia ũgakĩyandĩkithia nĩ ũrakĩenda kũingĩra kambuni-inĩ ta ĩno na ũgagĩbũata makinya marĩa magĩkoragwo marĩ kũu, ũgagĩkĩra maũndũ maku, gĩbande gĩaku na indo ciaku, rĩtwa rĩaku rĩrĩa ũrenda gũkĩmĩhe, ũgacoka wakĩrĩkia ũgũo ũgagĩkorwo ũkĩneana mawoni macio maku kana mendekithia macio o kũu rũrenda-inĩ na wakĩrĩkĩa ũgũo nĩ ho ũthiaga nginya ikinya rĩa mũico gũgakĩnya atĩ ũkerwo ũrĩhe mbeca irĩa ũkĩrĩhaga, nĩgetha ũkorwo ũkĩheo maratathi magũkĩonania atĩ nĩ ma wĩra ũcio nĩ wakũ, kana sole proprietorship ĩyo nĩ yaku no gagĩ- submit.

Mbeũ nini kana anake anini na airĩtu nĩmaragĩkorwo magĩgĩthiĩ thukuru magagĩthomithio ũhoro mũrikĩru mũno wa gũkorwo magĩgĩtũmĩra mĩtambo ĩrĩa ĩgĩũkĩte ya kĩrĩu, nĩ tayo kompyuta. Nayo mĩtambo ta ĩno nĩĩgĩcokaga makamĩkora mawĩra-inĩ kũrĩa magĩthiĩ makandĩkwo mawĩra-inĩ, kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ mũndu agakĩandĩka mawĩra maake na agagĩkorwo nĩ arĩgĩbatara gũkorwo akĩhũthĩra mĩtambo ta ĩno. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, gĩthomo gĩkĩ magĩthomete nĩ kĩragĩteithĩrĩria gũtwarithia bũrũri ũyũ witũ na mbere.

ũndũire witũ nĩ wakĩrĩ maũndũ maingĩ mũno, na andũ nĩ magĩkoragwo makĩruta igongona rĩmwe rĩakĩrĩ igweta mũno rĩrĩa rĩgĩtagwo gũkorwo rĩkĩrenga kiande, ũhoro wa gũkorwo ũkĩregwo kiande ũkoragwo ũkĩonania ũhoro wa gũgĩtigithokanio kwa mũirĩtu na mũhĩrĩga wao, nĩgetha gũgĩtuike mũiritu ũcio nĩ akĩneanwo mũhĩrĩga ũyũ ũngĩ wa mwanake, nagũo igongana rĩrĩ nĩ rĩkĩendetwo mũno nĩ andũ nĩ gũkorwo nĩ igongona rĩkoragwo rĩrĩ ũkinyũkia ũmwe wa makinyũkia ma mũgĩkũyũ.

Ũgima mwega wa mwĩrĩ na ndari nĩ igĩkoragwo irĩ kĩndũ kĩmwe gwa kĩmwe nagũo rĩrĩa woa ndari ta ici mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩona bũrũri kũrĩa ũkĩrorete na ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ magĩthĩite atĩ ũrĩa ciana ũgima wacio wa mwĩrĩ ũragĩkorwo ũkĩonanio nĩ ndari ta ici, nagũo mũndũ nĩ akĩmenyaga ũrĩa ũgũgĩbatara gũkorwo ũgĩgĩka kũringana na ndari ta ici mũrĩ ta bũrũri kana rũrĩrĩ kana hihi ta mũhĩrĩga, nĩgetha mũgagĩkorwo mũgĩkĩmenya mũtigakĩingĩre kũrĩa maũndũ maragĩthiĩ magĩthokĩte na nĩgetha mũgagĩkorwo mũkĩrora ciana cianyu wega.

Ũhoro wa ũkinyanĩria wa ũtungata wa ng'enda-inĩ nĩ ũgĩũkĩte ũrĩ wa mĩthemba mĩingĩ mĩingĩ na kamboni igagĩkorwo irĩ nyingĩ nyingĩ iria, irakĩhota gũkorwo igĩkĩheana ũtungata ta ũyũ. Nakuo no gũkĩrĩ indo nyingĩ iria cigĩũkĩte. Iria igĩkoragwo igĩtũmĩka nĩũndũ wa gũkorwo nĩmakĩnyitanĩra ũtungata ta ũyũ. Imwe cia icio nĩ indo iria igĩtagwo ta faiba iria igĩkoragwo atĩ faiba ĩyo nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkĩrwo nĩgetha mũndũ no akĩhote gũkĩgĩa na ũtungata wa kĩrĩu na ahote gũkorwo akĩgĩa na ũtungata ta wa intaneti.

Ũhoro wa ũngania wa igoti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũgĩkĩrĩtwo ng'enda-inĩ nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩhũthĩra andũ mwanya mwanya. Naguo ũtungata ũyũ ũgĩtagwo ĩtax na wĩkĩrĩtwo nĩ kambũni ĩgĩtagwo ya KRA, naguo mũndũ agĩkoragwo agĩthiĩ kou gwa KRA nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩheo namba ĩrĩa ĩgĩtagwo pini na warĩkia gũkĩheo namba ĩyo ya woi wa igoti, nĩ ũgĩcokaga ũgagĩthiĩ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria kana ya kompyuta kana ya thimũ ũgagĩkorwo ũkĩhingũra ũtungata ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa kou ng'enda-inĩ, ũrĩa wĩtagwo our iTax, na wakĩrĩkia gũkĩhingũra ũtungata ũyũ maũndũ maku maingĩ rĩu makonainie na ũhoro wa igoti, ũrĩgĩkoragwo ũgĩkĩmakinyanĩria kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ wa ĩtax.

Ũhoro wa gũkorwo mũndũ agĩkĩoywo ĩrore nĩ ũgĩkoragwo hihi gĩkĩrĩirwo mũno mĩtambo-inĩ ya thirikari. Nĩgetha mũndũ agĩkorwo agĩkĩingĩrio ũhoro-inĩ wa ndari iria igĩkoragwo cirĩ cia thirikari na rĩrĩa ũrakĩenda maũtungata mwanya mwanya. Nĩgetha ũgagĩkorwo atĩ rĩrĩa wagĩthiĩ gwetha ũtungata ũngĩ nĩ ũrĩkoragwo ũkĩoywo irore ici, na igagĩkuonia we ũrĩũ. Naguo mũndũ agĩbataraga gũkorwo agĩthambĩte moko wega makĩrĩ matheru, ũtarĩ na ironda kana irema thiinĩ wa irore ciaku cia moko kana iria ingĩ iragĩbatarĩkania nĩgetha wakĩigĩrĩra macini-inĩ iria igĩkoragwo cia kũigĩrĩra cia irore, gũgagĩkorwo irore icio ciakĩoywo na ciaingĩrio thĩinĩ wa mũtambo wa kompyuta, ũrĩa ikoragwo hihi ikĩonania nginya mbica ciaku, na maũndũ marĩa mangĩ maku magĩkoretwo mekĩrĩtwo mĩtambo-inĩ ta ĩyo hau kabere.

Maũndũ marĩa magĩkoragwo gũkũ bengi-inĩ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩheo iheo andũ arĩa magĩtagwo bankers kana nĩ arĩa magĩkoragwo aigi a mbeca, magagĩkorwo magĩkĩheo iheo nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩgĩtagwo Africa banker award nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩonio wĩra wao nĩ mwega na magĩkorwo magĩkĩigua o nao nĩ maragĩcirio nĩ gũkorwo nĩ magĩkĩruta wĩra mwega na gũgĩkorwo magĩkĩrĩte mĩtaratara ĩrĩa ĩgĩbatarĩkainie bengi-inĩ ciao na gũkĩarĩria customer wega.

Nĩ gũgĩkoretwo na tabarĩra mwanya mwanya iria igĩkoragwo cikĩingĩrĩte thimũ-inĩ citũ cia moko nĩgetha tabarĩra ta ici citũhotithie harĩ ũhoro wa kũigithia mbeca citũ na gũkorwo hihi tũkĩmenya ũrĩa mbeca citũ iragĩkorwo igĩtũmĩka, indo ta ici nĩ ta Safaricom, KCB na nĩngĩ no gũgĩkoretwo kwĩna indo ingĩ iria cigĩĩtaga ta Safaricom business, nĩgetha ũgakĩona mbeca ũgĩtũmĩte atĩa, ũtũmĩirwo nũ na kana mbeca ciaku cikoretwo igĩgĩtũmĩka atĩa, kana ũragĩtũmĩra atĩa kana cigĩkoragwo igĩthiĩ na mwena ũrĩkũ. Indo ta ici nĩ igĩteithĩtie mũno, ningĩ imwe citũ no ikĩrĩ na maũndũ mangĩ maingĩ nginya maũndũ ma gũkorwo ikĩbet, ũgagĩkora kwĩna indo iria cigĩtaga ibet na ũgagĩkora no gũkĩrĩ entertainment no ũkĩonere nginya movie o hau thimũ-inĩ ici kũguo nĩ igĩteithĩtie na gĩkĩro kĩnene mũno.

Ũragĩbatara ũgagĩkorwo ũkĩrĩ na ũmenyo mũingĩ wa maũndũ marĩa ũragĩkorwo ũkĩenda gũgĩtarĩria mũingĩ, makĩria ya mothe, nĩ ũragĩbatara gũkorwo ũkĩũĩ gũtũmĩra mĩtambo ya kĩrĩu nĩ getha o na andũ arĩa maragĩũka mĩcamanio, ũgakĩhota gũkorwo ũgĩkĩmatarĩria maũndũ magĩtiganĩte, na ciũria iria mangĩgĩkorwo magĩkĩũria ũkahota gũkorwo ũkĩmacokeria kũguo nĩ ũgĩbatiĩ gũkorwo ũkĩũĩ kamboni yaku kana kĩũngano kĩrĩa ũragĩkorwo ũkĩmahe ũhoro wakĩo wega mũno nĩ getha ciũria ta icio citikanagĩtuĩke cia gũkũrema kana ikĩreme gũgĩcokeka.

Kambuni mwanya mwanya nĩ igĩkoragwo igĩthundũra mĩbango mwanya mwanya nĩgetha andũ magĩgĩkorwo magĩthiĩ kũu kũgũra indo irĩa marakĩenda gũkĩgũra. Kambuni ĩmwe ta ici nĩ irĩa cigĩtagwo Java House kũrĩa ũgĩkoraga cigĩte andũ, arĩa magĩkoragwo makĩgathĩrĩria indo irĩa kambuni ta icio cikĩendagia, nĩgetha magĩkorwo makĩmenyithia mũingĩ atĩ nĩ gĩkoragwo na indo ta icio naguo mũingĩ nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩhiũkia indo ta icio nĩgũkorwo ikĩrĩ njega na mũndũ agakorwo agĩgĩcigũra.

Ciana ingĩgĩkorwo itakĩhetwo njanjo iria igĩbatiĩ kana itagũkĩheo irio ũrĩa igĩbatiĩ, nĩ ikĩgĩaga thĩna wa magũrũ either magũrũ magakĩhota gũkĩgonyoka makĩingĩrĩte mwena wa thĩ-inĩ kana makĩgonyoke makĩingĩrĩte mwena wa nja, nacio ciana ici gũkĩrũnga mahĩndĩ maya nĩ magĩkoragwo marĩ ũhoro mũnene mũno kũguo ciana igĩbataraga gũkĩheo njanjo iria igĩbatarĩkainie na gũkĩheagwo irio iria igĩbatarĩkainie nĩgetha matigagĩkorwo na thĩna ta ũyũ wa gũkorwo magĩkĩgonyoka magũrũ, rĩrĩa maragĩkũra nĩ ũndũ wa gũkorwo matagũkĩona indo ta icio

Mabengi nĩ makĩnyitanagĩra na cukuru iria ikĩrĩ nene, cukuru iria cigĩkoragwo igĩgĩtwo ta mayunivathĩtĩ, nĩũndũ wa gũkinyanĩria matabarĩra mwanya mwanya, bengi ta ya KCB nĩyo ĩgĩkoragwo ĩkĩnyitanĩra na cukuru ta ya Nairobi university na ũgakĩona magĩkĩmahe mbeca, hihi cigagĩkorwo cirĩ ngombo kana mbeca cia wendithia wa ũndũ mwega, nĩgetha cukuru ta iria igagĩcoka gũkorwo ikĩhota gwĩteithia harĩ maũndũ marĩa iragĩkorwo ikĩgeria gwĩka thĩ-inĩ wa macukuru macio, arĩ gũkinyanĩria matabarĩra mĩanya mĩanya ĩrĩa ĩngĩgĩkorwo ĩkĩagĩrithia ũtungata ũrĩa cukuru ta icio ikĩheanaga.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩandĩkithia tabarĩra mwanya mwanya ĩrĩa ĩgĩkoragwo igĩgĩoka na igakĩmakinyĩra kũrĩa matũra-inĩ nagũo andũ ta aya mũndũ agĩthiaga akeandĩkithia tabarĩra-inĩ ta ici nĩgetha ũgakĩmenyeka atĩ we nĩma nĩ wĩandĩkithĩthie kũringana na tabarĩra ĩyo kana ũrĩa ũrakĩenda gũkorwo ũgĩgĩkwo ũgĩgĩkwo nĩ kambuni ĩyo kana thirikari kana ciũngano ingĩ itarĩ cia thirikari nĩgetha ũgĩgĩkorwo andũ magĩgĩtarwo kana magĩkĩmetheka arĩa magũkĩheo mũtaratara ũcio kana ũtũngata ta ũcio ũgakorwo ũkĩrĩho na marĩtwa maku mothe ũrĩa ũgĩtagwo kũringana na rekodi cia thirikari.

Ũici wa nenda-inĩ nĩ ũkĩingĩhĩte mũno, naguo thirikari nĩ ĩrakorwo ĩkĩgwria gũtaithũkia Akenya na kũmahe ũgĩ ta ũyũ nĩgũkorwo ũici ũyũ nĩ tũragĩteanga mbeca imwe nyingĩ mũno gũkũ nenda-inĩ, andũ magagĩkorwo makĩiywo nĩ tũrĩanĩme tũrĩa tũkĩrĩ na ũgĩ wa gũkũ on nenda-inĩ. Naguo ũici ũyũ, nĩ ũragĩthiĩ ũkĩongererekaga o mwaka o mwaka, na oũrĩa tũragĩthiĩ mĩaka ũgakĩona nĩũrakĩrũga makĩria, narĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, thirikari noguo ĩbataire gũkorwo ĩkĩongerera ũhoro wa gũgĩthomithia andũ nĩgetha tũtige gũteanga mbeca nyingĩ ta bũrũri kũrĩ tũrĩa nĩme tũtũ.

Bengi nĩ igĩũkĩte na mĩtaratara mwanya mwanya, nacio mĩtaratara ta ĩno nĩ bengi ta Equity ĩrĩa ĩgĩũkĩte na mũtaratara ũrĩa ũgĩtaga EquiAfya, ĩrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩyandĩkithia na mũtaratara ũyũ, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩheo marĩhi mao ma thibitarĩ hĩndĩ ĩrĩa wakĩrwara nawe ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩhaga marĩhi macio o kahora o kahora, o kahora o kahora, o mweri o mweri o mweri, gĩcunjĩ kĩigana ũna. Naguo mũtaratara ũyũ ũkĩrĩ mwega tondũ nĩ ũgũkĩrũgamĩrĩra nginya andũ arĩa ũgĩkoragwo ũkĩandĩkithĩtie a bamĩrĩ yaku, arĩa makĩrĩ ta mũtimia waku kana ta ciana ciaku.

Andũ nĩ magĩthiaga maobici-inĩ, matiganĩte gũgĩthi gũgĩetha ũtungata, gũkĩringana na hihi wobici ĩyo nĩ ya mũhĩrĩga ũrĩkũ, kana nĩ kambuni ĩrĩkũ, kana nĩ thirikari ĩrĩku, kana nĩ hihi ona indo citakĩrĩ cia ũthirikari. Ũgagĩthiĩ ũgagĩkora arĩa magĩkoragwo kũu, magagĩkũhe ũtungata ta ũcio, na magagĩkwerethera ũrĩa kambuni yao ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩka, kũringana na ciũria irĩa ũragĩkorwo ũgĩkĩmoria. Andũ ta aya, nĩ magĩbataraga magagĩkorwo makĩrĩ na ũũgĩ wa ũmenyo, wa nginyagia macini cia kĩrĩu, nĩgetha ũngĩkĩmoria kĩũria o gĩothe maragĩbatara gũkorwo makĩrora, nĩ makũrora macini ĩyo ya kĩrĩu, na magagũcokeria macokio ta macio.

Andũ rĩrĩa magĩthoma nĩ magĩkoragwo magĩgĩkorwo kĩheo digiri nao magagĩkorwo magĩgĩthiĩ magongona ta maya nĩgetha andũ aya magĩkorwo magĩkũngũĩrwo kwao mĩciĩ-inĩ atĩ nĩ makĩrĩkĩtie mathomo ta maya, mathomo ta maya magĩkoragwo marĩ ma maratathi marĩa mũndũ akĩheagwo makorenji-inĩ kana mayũnibacitĩ-inĩ nĩ tamo ta Digiri, ta Masters, ta PHD,Diploma Certficates mũndũ agagĩthiĩ agagĩcoka na mũciĩ nakwao agagĩkorwo agĩkĩrĩte matonye m arĩa makĩonanagia ũhoro wa ũhoti harĩ gũkorwo nĩ arĩkĩtie mathomo ta maya.

Andũ nĩ maragĩkorwo magĩthomithio maũndũ mwanya mwanya nĩ ciũngano mwanya mwanya ta bengi ĩrĩa igĩtagwo NCBA nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩthomithia andũ maũndũ mwanya mwanya makonainie hihi na airĩtu, atumia kana twana ta tũirĩtu ũrĩa tũngĩkorwo hihi tũgĩkĩrehe ũmithio harĩ bũrũri witũ kana ona hihi kabira irĩa tũkĩonaga ta itakĩrĩ na ũmĩthio thĩinĩ wa bũrũri witũ ũrĩa cingĩkorwo hihi cikĩrehe ũmĩthio thĩinĩ wa bũrũri witũ, ningĩ ona andũ ta arĩmi kana andũ arĩa twonaga mũtũrĩre-inĩ witũ ta matakĩrĩ na ũmithio mũnene harĩ bũrũri witũ ũrĩa tũngĩgĩkorwo tũkĩmarehe hakuhĩ nĩgetha makorwo makĩrehe ũmithio harĩ bũrũri witũ na tũnyitanĩre ithuothe harĩ gwaka bũrũri.

Bengi ĩrĩa nene ĩgĩtagwo Central Bank nĩ igĩkoragwo na ciũngano mwanya mwanya na cikaro mwanya mwanya ,kũrĩa atongoria ayo magĩkoragwo magĩgĩikara thĩ na thirikari kana na ciũngano ingĩ mwanya mwanya nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩarĩrĩria ũrĩa bũrũri ũngĩgĩkorwo ũgĩkũra, kana ũrĩa maũndũ magũgĩkorwo magĩkwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩona no tũigithie kana twonjonjorithie wonjoria witũ na bũrũri ũthiĩ gĩkĩro kĩngĩ nĩgetha andũ matige gũkorwo magĩthĩnĩka ũrĩa maragĩthĩnĩka kwa mahinda ta maya.

Ciana citũ nĩ iragĩkorwo igĩkĩheo indo iria cigĩtagwo tablets nĩ thirikari, nĩ getha ciana ici cigĩkorwo igĩthomithio maũndũ ma mĩbango ĩrĩa ĩgĩtagwo ya ICT na ĩgakĩhota gũkorwo igĩkĩingĩra nenda-inĩ tene kana ikĩmenya maũndũ ma kũingĩra nenda-inĩ na tene, nĩgetha ciana icio ikiuga nĩ gũkĩneneha, maũndũ maya nĩ magagĩkorwo marĩ mahũthũ harĩ o na nĩ magagĩkorwo makĩhota kũingĩra nenda-inĩ gwetha mawĩra na kwĩrutĩra mawĩra marĩa magĩkoragwo gũkũ ng'enda-inĩ, nĩ amu gũkũ ng'enda-inĩ nĩ gũkĩrĩ mbeca nyingĩ mũno na gĩthomo kĩ-ingĩ mũno gĩgĩkoragwo kĩrĩ kou o bata tu mũndũ agĩkoragwo akĩhota gũgĩtũmĩra indo iria cikĩhotaga kũingĩra kuo.

O ho andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩhingũra maũndũ maingĩ, tabarĩra mwanya mwanya, ciagũkĩgeria gũkĩonia andũ ũhoro wa wũigithia wa mbeca, ũtũmĩri wa mbeca, ũrĩa mangĩgĩka makĩandandũre biacara ciao, kana ũrĩa mangĩkĩona biacara ingĩ njerũ, gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, nja wa bũrũri, ũria wa angĩ kĩrĩma, kana maũndũ mangĩ ta macio. Na maũndũ maya makĩrĩ o mega ona gũgĩtuĩka, onama nomaragĩbatara, gũkorwo magĩkĩrorwo na mĩena yothe ĩrĩ, tũtigagĩkorwo hihi tũgĩkĩhinyĩrĩria andũ mũno nĩgũkorwo matikĩrĩ nginya mbeca cia gũkĩambia maũndũ ta maya.